Ahũri a mbiacara nĩ makĩrndete kũrĩho mũno marĩhi mao na thimũ gũkĩra kũneo mbeca baribari kana cash, tondũ mbeca rĩrĩa ũrakĩheo kana rĩrĩa ũngĩgĩkorwo na agũri aingĩ na ũneo mbeca hihi mũndũ no agĩkũhenie na kũhe mbeca fake ũtagũkĩmenya. Oho mbeca nocikĩũre rĩrĩa wĩ busy rĩrĩa wĩ wĩra-inĩ na ĩyo no ĩgĩkorwo ĩ hathara. Koguo nĩmendete gũikĩrio mbeca ciao cia mbiacara kana irĩa mũgũri akĩgũra thimũ-inĩ, rĩngĩ pochi la biashara, tondũ mbeca icio ciĩ thimũ-inĩ ciĩ cĩbu na itingĩũra oho ndangĩkĩheneka nĩ mũndũ ũrĩa angĩgĩũka gũkĩmũhe mbeca fake.

Kambuni ya IPOA ĩrutaga wĩra wa gwĩka ũthuthuria bũrũri-inĩ kana rĩrĩa kaũndũ gakĩuĩra bũrũrũri-inĩ nĩmekaga uchunguzi kana ũthũthũria magakĩmenya kĩhoto kia ũndũ ũcio haríĩ gĩkírĩ makĩrĩa ta rĩu bũrũri-inĩ uyũ kwĩna maũndũ maríĩ maragĩthĩĩ kana njũraganao ĩrĩa ĩgĩkoretwo ĩkwo ya mwanake na mũborithi nĩmagĩthiaga mageka uthũthũrĩa ũcio makenda kũmenya kĩhoto kĩa múũdũ harĩa gíkĩrĩ na rĩrĩa makĩrehe kĩhoto kĩu nĩmagĩũkaga kuororohia ũũrũ ũrĩa wambatĩrĩte bũrũri-inĩ na magakĩhe kamweke ka mwĩkarĩ wa bũrũri ucio kũmenya maũndũ ũrĩa marathĩ na mbere.

Ũngĩkĩenda kwĩyandĩkithia account ya E-Citizen nĩugĩthiaga okorwo ũkĩrĩ na kompyuta ũgagĩkĩhingũra website na angĩkorwo ndũngĩkĩhota gũkĩhingũrĩra no ũgĩcere dukai-inĩ ĩrĩa cigĩtagwo cia cyber iria cia tekinoronjĩ ũkahingũra website ya thirikari ũgagĩkorwo ũkũutĩ namba yakũ ya KRA oho ũgagĩkũa passport yakũ kabica na oho ũgagĩkũa gĩbandĩ gĩakũ na ũgakĩandĩka marĩtwa makũ marĩa makĩrĩ marakĩringithania na gĩbande weka ũgũo nĩugĩcokaga ũgakĩihũrĩa ngina namba ciaku cia thĩmũ ona e-mail yakũ na maũndũ marĩa mothe ĩgũkũria ũgakĩihuria haũ ditĩri-inĩ ciaku ciothe mũno ĩkĩũragia namba ciaku cia gĩbandĩ na namba yaku ya thĩmũ ĩrĩa ũgĩtũmagĩra na KRA PIN.

Rĩrĩa thirikari yakire barabara nene ya Express Way, ĩrĩa ĩkĩrĩhagĩrwo mũndũ akĩhetũkĩra-ho, matua marĩa matuire nĩ magũkĩnyihia njamu barabara-inĩ, mũno makĩria ya andũ arĩa maragĩthiĩ airport, na kuuma airport, nginya Westlands, ũgakora mũndũ tocio rĩngĩ nĩ egũthiaga kuoya ndege, na nĩ aragĩikara mũno njamu-inĩ, nĩkĩo mekĩrire aah ũhoro ũcio wa Nairobi Express road. Oho nĩmagĩkoragwo makĩrogota magoti kũgerera barabara-inĩ ĩyo, na magoti macio nĩmagĩũkaga magatũmĩka thirikari-inĩ, na ũthii wa na mbere.

Obici cia Huduma Centre irĩa cikĩrĩ hakuhĩ naniĩ, igĩkoragwo Buruburu Centre, na nĩ gũgĩkoragwo na ũtungata mwega mũno, na andũ arĩa magĩkoragwo makĩheyana ũtungata kana ũteithio kũu, nĩ andũ makĩrĩ na ngoro njega, na nĩ andũ magĩteithagia andũ wega, koguo niĩ rĩrĩa ndathiĩte kũu Huduma Centre, nĩ ndacugurikĩirwo, kana nĩ ndonire ũteithio wa na ihenya kũgerera andũ arĩa macĩkoragwo maigĩtwo kũu, Huduma Centre. Koguo ngakiuga, Huduma Centre ya Buruburu, niĩ nongiuge nĩ ĩkĩheyanaga motungata mega.

Mũrimũ wa TB, nĩũkĩgwatanagio mũno through mata, kana ũgagĩkora mũndũ rĩrĩa arakĩhaya mũno, nĩ aratuĩra andũ arĩa makĩmũrigĩcĩirie mata, na kũgerera ũguo, no akĩgwatie andũ aingĩ mũrimũ wa TB, ũrĩa tũngĩkĩrigĩrĩria, nĩ mũndũ ta ũcio mũrwaru TB, akĩnyue ndawa, ũrĩa agĩbatiĩ, kana ũrĩa akĩĩrĩtwo nĩ ndagĩtarĩ anyue, oho agakĩiga ũtheru mũnene, nĩgetha ndagakĩgũatie andũ arĩa maragĩikara nao, makĩria bamĩrĩ, na arata arĩa makĩmũkũhĩrĩirie mũno. O ho nĩ agĩbatiĩ gũĩkĩra karembeko gakanua, nĩgetha rĩrĩa egũkĩhaya, ndagakĩmĩnjũkĩrie andũ mata. Nĩkĩo ingĩũria mũndũ wothe ũrĩa ũkĩrĩ na mũrimũ, kana angĩgĩkorwo na mũrimũ wa TB, agakĩiga ũigĩrĩrĩku mũnene, kũrĩ andũ-inĩ arĩa makĩrĩ hakuhĩ nake.

Rũhonge rwa kũrora njohi na ndawa cia kũrebia nĩrwo rwĩtagwo NACADA, nĩrũnyitaga itemi inene mũno gũteithĩrĩria kana gũcokereria arĩa mahũthĩrĩte ndawa icio, kana njohĩ, ũgagĩkora nĩmagĩakĩte ma center marĩa makĩigaga andũ aríĩ me addicted na ndawa icio cia kũrebia, magakĩrũtwo ũrĩa mangĩgitiga gũtũmĩra ndawa icio kana njohi ta ĩyo, namaga keep -wo busy na mawĩra mangĩ, ũgagĩkora nĩmarateithĩrĩria mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩkiũrĩte nĩundũ wa gũkĩnywa ndawa cia kũrebia, magagĩthomithio maũndũ matĩganĩte na mũndũ ũcio akĩuma center-inĩ ta ĩyo kana manyũmba-inĩ ta macio, kana ona thibitarĩ ũkũrĩa angĩgĩkorwo atwarĩtwo, agakorwo ahetwo counselling nene mũno na agagĩkorwo arĩbomete wega.

Kũruithia kwa airĩtu, nĩgwekagwo mũno hau gabere-inĩ. Oho nĩgũkoretwo na icigo imwe gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, iria citakĩrĩ ciagĩtiga kũruithia airĩtu. Na nĩũgĩkoraga nĩmaragĩthũkia ũgima wa mwĩrĩ wa mwana wa kairĩtu, tondũ rĩrĩa mwana wa kairĩtu akĩruithio, chances ciagũkĩrwara mĩrimũ mĩingĩ ya njĩra ya ũciari, nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ igũrũ mũno. Koguo ingĩũria ona icigo icio citigarĩire nini, citige gũkĩruithagia airĩtu, kana mwana wa kairĩtu.

Ĩĩ nĩ kũrĩ njanjo kana cindano cia gatema, na nĩcionekaga mũno mathibitarĩ-inĩ mathirikari. Njanjo ici, kana cindano ici mũndũ nĩ agĩthecagwo, nĩguo kũrigĩrĩria mũrimũ ũcio wa gatema, kana ona rĩrĩa wakĩnyitwo nĩ mũrimũ ũcio wa gatema, ũgagĩkorwo ndũnagĩkũhoota mũno, na ũngĩkĩenda cindano te yo kana njanjo te yo, nĩ ũbatiĩ ũcerere thibitarĩ-inĩ ciothe cia thirikari citiagaga njanjo ĩyo.

Bata wa kũingĩria gũthomo kĩgiĩ gũbanga ũciari, mũtaratara wa gĩthomo gitũ, no ũkorwo wĩna ũguni mũno, kũrĩ andũ arĩa anini, kana couples arĩa marakĩambia bamĩrĩ, nĩ tondũ nĩ wega gũthomithia andũ tacio, kũbanga ũciari, makĩgĩe ciana iria mekũhota gũkĩrera, kana iria mekũhota kũhe ũteithio, wa gĩthomo ona ũteithio o wothe, ũrĩa ũgĩbataranaga na mwana agĩkũra, tondũ ũngĩgĩkora matirabanga ũciari, no makĩgĩe ciana mũno, na imaremerere, kana maremwo ona nĩ gũkĩrera. Koguo niĩ nonyone gũbanga ũciari gũĩkĩrwo, kana wĩkĩrwo mũtaratara-inĩ wa gĩthomo, nĩgetha andũ mamenyage ũrĩa mũndũ agĩbatiĩ gũgĩbanga ũciari.

Nĩ gũkĩrĩ na mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa ĩkĩrehagwo nĩ gũkomania na nĩ yo STIs, na nĩkĩtambanagio mũno na thirikari nĩkĩgeretie gũkĩhũrana na ũtambania ũcio wa mĩrimũ ĩyo na gũkĩheana mĩbira ĩrĩa ĩtũmagĩrwo rĩrĩa andũ marakĩonana kĩ mwĩrĩ, na mĩbira ĩyo ĩheanagwo station ciothe kana mathibitarĩ mothe mathirikari na ndĩendagio. Koguo ũgagĩkora mũndũ ũrĩa, angĩkorwo hena mũndũ partner yake akĩrĩ mũrũwaru noagĩcerere thibitarĩ oyothe na oye mĩbira ta ĩyo, na ũguo nĩegũkora akĩrigĩrĩria kũgĩa kana gũkĩgwatia mwenzake mũrimũ o wothe. Oho nĩmagĩkoragwo na ndawa, nĩmaheanaga ndawa icio citarĩ na marehi ũngĩgĩkorwo ũrwarĩte mũrimũ ũcio.

Kambuni ya KEMRI, nĩ kambuni ĩrĩa ĩgĩkaga ũthũthũria, na wa ũrigitani Kenya-inĩ, kana bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, na nĩ ĩgĩthiaga kũrĩa ndawa igĩthondekagĩrwo, kana kambuni-inĩ cia ndawa, cigakĩrora ũigĩrĩrĩku wa ndawa icio, kana ndawa icio nĩ ikinyanĩirie. O ho nĩmagĩthiaga mathibitarĩ ma andũ kĩũmbe, ona mathirikari, magakĩrora kana nĩ maigĩte ũigĩrĩrĩku, kana ona ndawa irĩa marakĩhe arwaru, nĩ ndawa ikinyanĩirie. O ho nĩmekaga ũthuthuria wa mũrimũ, o wothe ũngĩgĩtuthũka, magagĩthondeka ndawa ĩrĩa ingĩgĩtũma, iria ingĩgĩtũma mũrimũ ũcio ũthire, kana ndawa iria cingĩkĩhonia mũrimũ to cio.

Ĩĩ nĩndĩ ndagĩcera obici-inĩ cia Huduma Center hĩndĩ ndakĩendaga ũteithio wa thirikari na nĩndakĩrũgamĩre mũno raĩnĩ-inĩ kwa ĩhinda rĩa mathaa merĩ ngĩgagĩkĩnyĩrĩrwo nĩe ũrĩa ĩngĩkĩuria wa thirikarĩ kana obici cia Huduma Center no mekĩre maũndũ mamwe online-inĩ andũ magakĩihũragia maũndũ marĩa marakĩenda atĩ wagĩkĩnya kũrĩa Huduma Center no ĩrore ũragĩthĩĩ gũkioywo kana no karíĩhĩti karĩa ũkĩihũririe mĩtambo-inĩ kana online wagĩthĩĩ gũkĩonania makorwo makĩhũthia kana kũnina gũkorwo na raĩnĩ nene obici-inĩ icio.

Ĩĩ nĩ ndĩndaria na mũndũ wa ũtungata wa thimũ wa huduma Center, na ũndũ ũcio wekĩkire ũ, ngĩthiĩ webucaiti -inĩ ya huduma Center ngĩkĩrora namba irĩa cigĩtũmagĩrwo gũkĩhũra, nĩ cio cia customer care. Ndoya namba ĩyo nĩndakĩhũrire kwa ihinda no ndĩakĩoyagwo, tondũ ngwĩciria nĩ ya gĩtũmĩkaga nĩ andũ aingĩ kana nĩ yagĩtũmĩkaga mũno ngĩkĩrwo njeterere raini -ĩnĩ ĩyo aah, na rĩrĩa makĩoire thimũ nĩ manyamũkĩrire wega na ngĩkĩheana mathĩna makwa marĩa ndakĩendaga na nĩmahingĩirie na makĩhe ref number, namba ĩrĩa ya gũgĩbuatĩrĩra kana nĩo ya gũ follow-up ũndũ ũrĩa kana mateta marĩa ndagĩtwarĩte kana ndakiugire kũgerera thimũ, marĩa ndendaga ngĩhingĩrio. Ũndũ ũcio nĩwangenirie, tondũ nĩwandeithirie kũnyihia mathaa kana gũcĩbu mathaa marĩa ingĩagĩthire obici-inĩ cia huduma Center.

TikTok nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ ya mwanya, gũkĩra program iria ingĩ, gatagatĩ ka andũ othe, nĩ tondũ TikTok nĩ ĩkĩrehete gĩkeno kũrĩ andũ aingĩ, TikTok nokuo ũngĩgĩkĩona mbiacara, na andũ nĩmagĩthiaga makendia indo iria marakĩendia, TikTok-inĩ, ona ũngĩenda kũgũra kĩndũ, mbandũ no ũkĩgũre TikTok - inĩ. Oho thĩinĩ wa program ĩyo ya TikTok, yũkĩte, nĩũgĩthiaga ũgagĩ scroll rũbindio tũrĩa tũngĩgũkenia, rĩrĩa ũkĩrĩ na ihoru, kana ona tũbindio tũrĩa tũngĩgĩkũruta gũĩka ũndũ. Yarĩu kwĩna andũ magĩkĩraga bindio cia makĩruga, kana magĩthondeka kĩndũ, mararuta mũndũ, step by step ũgakora andũ nĩmaragĩthũka kũgerera program -inĩ.